Mae en josiasa moko e pachoka kendo mobero kor achwich iluongoni migosi William Samoei Ruto ma en ker ma pachoka mar abich kendo mobede bathe en migosi Musalia Mudavadi. Ma en jatend migepe duto mae pacho kae. Pichani nyiso jotelogi endi kaginyiero kendo gimor kendo gichalo joma nie buch siasa moro ma gibiroe gi dhano moyuro mang'eny kendo girwako leuni go mag duond buchegi Kendo gimio jopiny pachgi ka negigo sera mar goo ombulu mondo oyud joma nyaloyierogi. Pichani nyiso jotend piny gi jatend jo migepeni kanyiero kendo gichalo joma wacho wach moro malungore kendo mamiogi mor. Emomiyo ginyiero e pichani.E bathgi waneno speaker mar bunge miluongoni migosi Moses Wetangula ma en kendo jaduol burano mar Ford Kenya. Kendo en achiel kuom jotend buche kata jogo momako sirkal mar migosi Wiliam Ruto maber. Pichani nokau ndalo mana jotelogi negoyo kura mar manyo ombulu kendo negiwuotho kagiwinjo pach jopiny ka gikwayogi ombuchgi.

Mae en gari no mating'o moo kata mating'o simiti kagolo kuonde maopogore opogore kendo tero kama inyaltikode. Kuondegi thothne gin kuonde mabocho. Jii ariyo ochung'e tie gari ni kendo gichalo mang'ato achiel goo simu kendo machielo temo loso gari ni kata nyamburkoni ,nenore ni kamoro okethore kuome. Nyamburko kidwaro loso kama nyamburko okethore nyaka ibedgi gik mopogore opogore .Mokuongo nyakibedgi rieko moro matin mar loso nyamburko kata nyakibed fundi moro ma nigi lony matin e loso nyamburko. Mar ariyo nyaka ibedgi gige tich minyalotiyogo e loso nyamburkono. Gige tich gi gin kaka tiend matokaa mosetigo kata mano manyien mibroruakone. Nyaka ibedgi spanner mibrotoyogo e gonyo tie gari ni kaponi tiende emokethore kata spanner minyatiyogo e rido kuondego mombekore ombekore kata yao gik moko manie ii gari. Mar adek inyalodwaro gari mabende idwaro loso nyaka ibedgo nikech okinyaloso gimaonge. Koro magi e gik madwarore mondo ng'ato ong'e tich mar loso nyamburko kaponi nyamburko okethore nyaka obedgi lony ailagi.

Ma en kano ma ichungo nyamburko kendo nenore ni nitie nyasi moro maidwartim kamakamae. Nyasi en gima kelo dhano kanyakla kendo nyasi en gima miyo dhano mor. Ka jii obiro kanyakla mondo otim nyasi en gima ber nima jogi yudo thuolo mar riwore gi jowetegi mar loso sigana ka gitero jowetegi kendo gimiyogi siganagi maopogore opogore, gigo magisekale ngimagi e ndalo mane okginenre. Mae bende nyalo bedo kamoro ma jii rome mondo otime weche mag somo. Onyalobedo skul moro kata mbalariany moro ma jii kaosetieko somo kendo ndalo makoro idwakalo to jogi biro romo ka kendo imiogi otesegigo kata otiko manyisoni gisesomo. Mano be en ranyisi ma pichani nyalo kelo kendo tok makamae jogi broyudo otesegi ma gidhigo kuonde maopogore opogore mar tich kendo kanyo sirkal brondikogi kamiogi tije mopogore opogore kaluore gi otese ma giseyudo kowuok kod nyasi machal kod maa.E kinde ma kende, kuondegi oero kelo jii mopogore opogore kendo mayae pinywa ka kanyakla kendo jogi giyudo chandruok mopogore opogore kata gi.